Rowere tinde ng'eny rowere nigi chandruok mang'eny. Ng'eny gi onge tich. Kendo ng'eny gi ber ni ok ginyal. Koro ka obedo ni an jatelo mamiyo rowere gi mijing'o anya keto bura moro bura moro ma pilepile. Kata ke en pilke godhiambo. Kata ka en bura ma odioching' ariyo e juma. To aketo ma aromo gi rowere gi to anyiso gi awuoyo kodgi maber. Kapuonjo gi gima ginya timo gi ngimagi. Tije manitie ma ginya timo ka luwore gi okang' ma gintie. Anya keto anya loso nyaka group moro mar riwruok ma koro wariwore gio rowere gi. Kawaseriwore to wanyabet kata ka wan e Whatsapp embui mar Whatsapp. To wabede e Whatsapp kanyo to wa wacho weche ma nya konyo rowere go e yor tich kendo e yor konyogi. Ma dhi miyo rowere gi yudo kony mang'eny kabisa. Koro en mana riwruok. To kuseriworu tuwacho weche mang'eny weche mabeyo koko ng'ato nya yudo tich. Ka in gi tich moro bende inyasiso rowere moko mondo okonyi timo. Kendo ma gima dhi konyo kendo dhi medo ber mar rowere gi.

Ndikruok ndikruok e yo manyien e kambi masolo usuru mar KRA tinde osebiro gi yo manyien kendo yo mayot ma ng'ato nya tiyogo mondo ondikre. Ma en yo mar iTax. Mond iti gi yo mar iTax onengi bed gi simu moro ma nyasani. Simu ma isweko. Ma idendo ni smartphone katbed gilaptop kata tablet. Kisebet go to idhi dhi embui. I dhi e mbui moro amora. Kise dhi e mbui tidhi ndiko kanyo ni iTax. Tidhi dhi e mbui mar iTax. E mbui mar iTax kanyo, idhi neno gik mang'eny koket ni kanyo koro in ime yiero. Ka in ng'ama dwa koko dwa donjo e wach mar solo usuru mar KRA tidhi dhi kanyo mondo indikri ka ng'ama nyien. Idhi adhiya kanyo tidiyo. Tidhi penji penjo mang'eny koko nyingi. Idhi penji namba ni mar kitambulisho. Namba ni mar ID bidhi penji. Tifila fila gigo maber. Kisefilo gigo maber to be itieko atieka. Koro ibedo achiel kuom jogo ma nigi KRA. Idhi miyi kitambulisho ni ma iluongo ni KRA PIN. Kosemiyi to koro iseriwori gi jogo achiel kanyakla gi jo Kenya mar tax. Koro en gima yot tiyo gi mbuyi ka in gi simu itiyogo atiya e donjo e mbui no.

Gik mathoth ma nyasani ohinyo yore yuto manyachon. Kendo tinde yore yuto ma nyachon ng'eny gi okethore kendo ok yudre. Inyayudo ni nyachon chon inyayudo kata ka an gi rabolo moro to osiep na moro ni gi rombo to adhi to amiye rabolo tomiya rombo. To kamano e koko aseyudo gima ne aongego ma en rombo. To osiepnacha oyudo rabolo. Ji ne loko ohala e yor no. E yor imiyo ng'ato gima o ongego to omiyi gim ibidwaro. Nikech tinde wach pesa gini gi obiro tinde oyot tinde itiyo gi peas mar yudo gikmoko koro yo machon cha tinde onge. Chon be gik mang'eny nenitie. Ok inya yudo ni ng'ato chung' e bath yo kucho gi nyatiti ne kata gi gita ne togone ji gita maber toyudo mwandune moro matin. To sani gik mang'eny obiro koko gimoro ka piano midiyo ni okaw gik manitimore chon to kendo tinde yuto kama yuto e yor timo gik moko koko go gitagi tinde wayudo ni gionge kendo gilal. Kamae e koko gik ma nyasani oketho yuto machon.

Gima omo ka ni kakanene ochalo net mar riembo suna. Net en gima ber kendo e gima onengo ji te oti godo nikech en gima dhimiyo suna ok gig kuomi sama itwaro nindo gitieno. Kendo odhi konyi mondo kik suna kayi nikech suna kokayi to idhi yudo tuo mar malaria. Tuo ma komaki to idhi winjo marach kata chiemo ok idhi winjo gombo chiemo. Koro net e gima ber oriembo suna. Omiyo suna ok gigni gotieno kendo inindo nindo mayom. Kendo odhi geng'o ni tuoche ma inya kel kod suna. Koro net en gima maber kendo ji te onengo onind e yi net mothiedh maber. Mondo iyud nindo moro ma jaber, Nindo ma nyangafu. Mondo kata kichiew tiwinjo mana ka inindo maber. Koro net en gima ber. En gima konyo kendo ji te onego ti kode.

Pogo nede mek otanda mageng'o suna ber ka imiyo ji kuonde te. Koro nitie kuonde moko mabor mondo ng'ato ogige kendo chopo teke. Kuonde ma kamagi onego ikaw ng'ato kata ka chief ma kanyo. Chief marito kanyo kata jaduong' gweng' onego omi nede gi. Kosemiye nede gi to kose dhiye gwenge matek gike go to en e makoro otimo tijnio tich mar pogo nede go. Opogo ne ji te te te te nede go. Kata inya ng'iew ne jomoko ndiga kata ing'iew ne gi apiko moro ma gi nya ringo go kuonde go mondo gipog ne ji nedegi. Nedegi bende ka jogong'e ni gidak kuma bor kuma yudogi teke. To sama giwuok e bunge kuma gidak kuma yudo gi tekeno ka giwuok oko tonengo girawo kuonde mikawe nedegi. Koro nede gi onego oket gi kumo onengo ket oger kumo mikawo gie kata ka en osiptal kata ka en kibanda moro. Tiketo kanyo mondo sama ng'ani owuok kuma odakie matek gike cha, kosebiro e town kuonde gikuonde miyude net gi. To okaw moro todhi go to bet go e ode toloso maber mondo kik suna kaye mondo onind nindo maber. Kor mago e yo mamoko minyatigo mondo nede gi ogik ne ji te. E lauora te koda gidak kuma nade, to mondo nede gi ogig ne gi, Chife gi jodongo gweng' nya konyo kabisa.

Picha ni karango to magi gin jok marito le madak e bungu gi. Kendo wang'iyo to waneno ka gipidho liech madak e bungu. Nyabedo ni gimiye chanjo kata gimiye yath moro. Nyabedo ni liejno tuo koro gimiye yath moro mondo ochangi. Nyabedo kata ni liejno onge mingi kata wuongi manya rite. Koro gikaw tieng' mar rito liejno. Kendo ineno ka gipidhe maber. Kendo mano en gima ber nikech le gi wan e nyaka warit gi. Kendo wan e ma nyaka wamigi chiemo. Wan e ma nyaka wakony gi seche ma gin gi chandruok. Koro ma e gima ber. Jogi gin jok ma konyo le. Kendo sani koro gikonyo liech ka gipidhe. Nyabedo ni gimiye yath kata gimiye chiemo. To gima gitiomo kanyo wan gadieri ni en gima ber. Kendo en gima dhi medo rito ngima mar liejno mondo omed dak.

E picha ni weche mani kod neng'o kae ka arange maber to aneno yiende. Kendo yiende gi ni kod nengo maduong'. Nikech yien en ngima. Kendo yien yien miyowa muya makoro wayueyo ni. Kendo mano gima ber kuom yien. Koro yien en ngima. Yien go bende kingi'oyo piny kanyo tokelo tipo mayom mamit yueye. Koro yien en gima maber okel tipo kendo inya yueye tipo no mos gi mor. Kata kichamo chiembi moro. Kata kuto laku gi osiepni tu yueyo mos e buo yien. okelo tipo ma ng'we ng'ar. Kep chano yien kendo en ot mar le mang'eny. Winy gini dak e yien kuondego. Le mang'eny yudo chiemb gi e yien. Kendo mano odgi. Koro yien en gima ber. Kendo yien ni kosedongo to ogoye piny inya tikode. Inya los kode ot. Inya losgo gik mang'eny. Yiende moko be gin yath. Koro yien en gima ni nengo. Kendo ka anene e picha kamae to abedo gi mor nikech yien en gima ber kendo en gimonengo oriti. Nikech en ngima. To en yath. To en chiemo. To en ot. To en tipo. To en okelo oketo kumoro be bedo maber kendo nengo ne ng'eny kabisa e piny ni.

Tijni otich maber kendo en kod nengo e aluora wa kabisa. Tich mar rito nyathi matin en tich maber. Nyathi matin kirito to nyaka imiye thino mondo odhodhi nikech chagno e chiembe sama pod otin. Koro ma en tich maber nikech sami miyo nyathi chak timiye odongo maber kendo obedo gi ngima maber. To kituone chak to nyathino dhi bedo gi chandruok mang'eny kodongo. Koro rito nyathi yom achiel kuom mirito go nyathi en miye chak, imiye thuno kendo odhodho samoro amora modwaro. Nikech ma en rito ngimane. Nikech chagno e ma dhimiye odongo. Chagno em mamiyo nguvu mondo odong maber. Kiparo ninyithindogi gine jok mabobedo e piny ni ndalo mabiro. Nikech ji ti to ji tho. To nyithindo gi oma bodong' mondo orit pinyni mondo piny ni odhi mbele. Koro en tich maber mar rito nyathi. Kirite maber imiye chak omadho. Imiye thuno. Ok ituon nyathi thuno. Imiye thuno samodwaro omadhi. Nikech mano e chiembe. Kendo mano e chiemo modak go. E ma bomi odongo motegno. Kendo obed ng'amoro ma ji nyatiyogo e piny ni e ndalo mabiro.

Kinde mokwongo mane asomo katiyogi gik manyasani kompiuta kod laptop gi simbe, matinde obiro chieng'no ne an gi mor mang'eny kabisa nikech namor ka adiyo kipuonja koko itiyo gi kompiuta, nipuonja koko ogoro e kompiuta kendo namor kata katemo magorora e kompiuta kanyo. Ne an gi mor kendo notang'na koko anya go picha kataiyogi kompiuta kendo ne an gi mor kanenora, agora picha manera e kompiuta en gimoro makelo mor kendo ne en mor nikech kompiuta kanyo nanya go e kwano moko maber ma japuonj ne kendo japuonj mor gi tich matimo. E kompiuta kanyo bende nanya some nikech buk nimana kanyo ok ithagri gimanyo buk buk nimana e picha kanyo kendo inene maber kendo isome ineno pichni maber kendo ma en gimakelo mor nikech oketo gikmoko bedo mayot kabisa. Ineno picha, ineno wende kendo iwinjo awinja mor kisomo. Ok ibedgi chandruok moro amora.

Gik mosetimore ng'eny kendo gik masewinjo kuom virusi mar corona ng'eny. Corona nomonjowa e higa gana eluf ariyo gi prariyo gochiko mane virusi ni obiro tung' Kenya. Kendo ne ok en e Kenya kende to ne en e pinje, pinje mang'eny. Ndalo ni ne koro ji nyaka ritre maber. Kendo ji nyaka ne wuoth gi abuoga rombo. Kendo ji ne nyaka bed e ot. Kend ji nyaka ne kik bed but nyawadgi nikech kibet but nyawadu ka nyawadu ni gi virusi no to onya origo ni go. Koro ndalo ni weche ne tek. Tije nochung'. Geche bende no dhi ochung' nikech koko ji ne nya wuotho ne tek nikech tuo ni nelandore matek e kor yamo. Koro ndaloni ji ne nyaka bed motang'. Kendo ji nyaka ne log lwet gi sate sate. Ji nyaka ne we mako gik moko atho yaye. Kendo mae koko ni nya geng' tuo ni nikech ne en tuo marach kendo nonego ji. Nonego ji mang'eny otieko. To bang'e ruoth nokonyowa ma tuo ni nodhi olala.

E picha ni karango taneno aneno polise ka girwakore machal kendo gi go koti gin go ogudu kendo ginyono. Ginyono mos mos. Kendo ma nyaka bed ni en achiel kuom nyasi matimore ga e piny Kenya kuonde gi. Nitie nyasi moko kaka chieng' ma ji sherekea joloch. Chieng' madaraka day, chieng' mashujaa day. Koro ma nya bet achiel kuom ndalo go kendo ineno ka polise go giwuotho gi sunga kendo gitang'o koko gin gi nyalo mar rito piny. Gin gi nyalo mar kelo kwe e piny Kenya. Koro ma en nyasi maber. Nyasi maparo gik mang'eny. Paro kata ndalo machon mane ji dhawo ne pinywa mar Kenya ni. Kendo magi koro achiel kuom nyasi. Kendo kamae e koko iketo ga mondo nyasi ni onere ma jaber kendo onere ma ng'we ng'ar nikech en gima ber. En gima paronwa chon. Kendo en gima tang'onwa koko wase a mabor kapiny Kenya ma wachopo kuma wachopo e ni.

Tijni en tich mar tuke kendo ma tich mar tuke mar ng'wech. kendo kirango jogi to gisechako ng'wech. Kendo ma en piem. En gima ber. Kendo samupiem kamae to imanyo ng'ama dhi loyo. To kiseloyo to nyaka miyi zawadi moro kuom tich maber mar ng'wech. Koro tijni ober. Seche moko ituge e skunde. Seche moko be ituge e kor gweng'. Seche moko be kata jomadongo be tuge. Nikech e tich maber. En tich moro ma kisetugo tidhi winjo ka dendi ber. Dendi otegno nikech iserieri. Iserie dendi. Kendo kuok osewuok ni. Ing'eni ka kuok owuok ni to koro idhi winjo ka in maber. Kendo ing'eni ka kuok owuok ni to koro idhi winjo ka in maber. Kendo onya konyi idong kitedno. Onya geng'oni tuoche mang'eny. Nikech ma en achiel kuom yore ma ji timogo tizi mondo ibed maber, kik ijony. Koro ma tugo maber. Tugo mar piem mar ng'wech. Kendo en tugo maber. Okelo ji kanyakla bende. Ji ng'ere. Okelo osiepe. Ji bedo osiepe. Kendo okelo lony. Jomoko koseringo maber kae to gi nya dhi mbele ma giring ma gidhi kata e pinje mamoko nikech mana ng'wech ma giringo ni. Koro ma tich maber kendo tich ma onengo dhi nyime e pinywa ni.

Gima biro e paro ka aneno tijni, ma en tich mar tuke. Kendo ma en tugo mar gweyo opira. Tugo mar gweyo opira en tugo maber nikech en tugo ma kisetuge kamano kuseloyo to jok moloyo go nitie gimimiyogi. Nyaka puo gi gimiyogi zawadi moro matin kuom loch magiyudo. Tijni be en tich maber nikech samituge no to en itimo tizi, irie chongeni, irie chokeni, kendo ibedo ng'amoro motegno. Idongo kitegno. Tijni be tich maber nikech samitugeno to kuok dhi wuokni. Ting'eni kuok kosewuok ni to koro idhi dong' ka in ng'amoro ma fresh nikech kuok go be gin gik moko mokdwar e del. Koro en gimoro manyakonyi e geng'o tuoche moko manya sieko ni. Tugo ni be en tugo maber nikech okelo ji kanyakla. Sani king'iyo kanyo tineno ka ji oriwore kanyakla mondo gine tugono. To e yor ni ji dhi ng'ere jomopogore opogore dhi ng'ere kata jok ma ya engwenge mopogore opogore pinje mopogore opogore biro kanyakla to ng'ere to koro ma oloso osiep maber. Koro tugo ni otugo maber. Kendo tugo monengo odhi nyime e pinywa ni nikech otugo makelo mor kabisa. Kendo ituge kuonde mopogore. Ituge e skunde kata e gwenge wa be ituge.

Picha ni karango maber to nitie jok ma miyo jomoko puonj. Kendo en gima ber. Ji obet piny kendo ji ochiko itgi kendo ji penjo penjo e kuom karatas mineno giting'o go. Manyiso ni nitie puonj mimiyo gi. Ipuonjo gi kuom gimoro. Kendo gimipuonjo gi kuom no nyakobed gima ber. Onyabedo gige thieth. Onya bedo gige jo osiptal makelo konyruok ne jo gweng' kata jo aluora. Koro waneno ji ochiko itgi kendo gipenjo penjo kendo imiyo gi puonj. Puonj maber kabisa. Kendo ma en gima maber. Onya bedo puonj thieth. Onyabedo puonj mek gige sirkal koko jo huduma gi. Koro en gima ber sami puonjo jopiny kuom gimoro madhi konyo gi e ndalo mabiro.

Picha ni ka ng'iyo maber to aneno le. Le ma wapidho dala wa. Ma en dhiang'. Kendo nyabedo ni dhe ni nyakobed gi chandruok moro. Kendo king'iyo dende to dende nitie koko ni gi lit. Koro imiyo dhe ni yath. Ichwoye sindan. Sindan ni nyaka bed ni en yath mar mondo okony dhe ni. Waneno ja thieth mar dhiang' chwo dhiang' sindan mondo ochange kata mondo kik tuo moro make. Kata mondo omiye chanjo moro kik gimoro timre ne marach kata mondo omiye chang. Koro ma en tich maber. Tich mar miyo le ma wadak go yath en gima ber nikech le gi gikonyowa mang'eny. Le aina ni inyatero e puothi moro to onyakonyi puro. Le aina ni nya miyi chak kendo inya madho chak. Chak adila, chak mopoto inya madho nikech dhogi. Dhogi bende kata kikwonde ma gininde kikaw mbolea gi go titere e puodho. Owuoyo gi go kiketo puodho chiek maber. Koro dho gi nyaka migi yath sama gituo koko ng'ani timo. Omiyo dhiang' yath mondo dhiang' kik tho. Kata mondo dhiang' kik hinyre kik med hinyore to mondo ochangi mondo omed dak. Koro ma en gima ber rito le ma wadakgo en gima ber ma ji te onego otim.

Tijni en tich maber kendo mar majok matime gin to World Health Organization. Otich maber nikech en tich mapuonjo ji kendo nyiso ji gimonengo gitim kaluwore gi ngima mar gi mar rito ngima gi. Jogi gin jok ma dhibiro kata e news. Inya winjogi e reti, e odi kata inyawinjogi, inyaneno gi e TV ka gimiyoji puonj. Kopo tuo moro owuok oko, to gidhi biro to ginyiso ji ni tuo ma kama kama tuo ma cholera, tuo ma corona owuok oko kendo nego ji. Kagisenyisi kamano to gidhi nyisi koko onengo iritri irit ngimani mondo kik tuon no yudi. Koro mae gin jok makonyo ngima jopiny kendo giber nikech tich magitimo en tich makonyo jopiny. Kagibire e news marwa to ginyiso wa gimonengo watim. Koko onengo warit ngimawa. Koko onego walogi. To en gima ber nikech gikonyo. Jogi be gin jok ma gidhi giwuoyo kodwa, gikelonwa yath kuonde ma wantie. Gitero yath e osiptende kendo githiedho ji. Koro ma en gima ber, tich mar dakteche kendo gimiyo ji chanjo. Chanjo kosemiyi to en gima konyi mondo e ndalo mabiro kik ibed gi chandruok e ngima ni. En gima ber kabisa.

Tijni en tich makelo mor kendo en tich maber kabisa. nikech en gima ka itime kama to in gimor nikech e giko mare kata e ndalo mabiro kinde mabiro Tijni en tich makelo mor kendo en gima ber kabisa nikech en gima ka itime kama to in gi mor nikech giko mare kata e ndalo mabiro to idhi yudo gimoro ma isoyo e mufuku Tijni bende kelo mor mang'eny nikech en wan kaka joluo, omiyo wa wawacho dhogwa mar dholuo nikech mae dhok mamit ma ji tee ohero kendo Sama wawache kamae to wawinjo mor. Tijni ber tich ma ber nikech omiyo ji mang'eny gima ginyalo timo, jomoko kar bet abeta koro gin gi gimoro ma ginyalo timo. Ginya biro kae to giwacho dholuo tich mayot kabisa, to gioro dholuo gioro gima giwachono gimor nikech gima yot kendo gima mit. Nikech jok ma okelo tijni jok ma nyisowa kaka onego wati. Gin be giwuoyo kodwa gimor kabisa kendo gikonyowa kumoro amora ma wamoke. Koro otich maber, jok moketi mondo tijni odhi mbele gin be gin joma ber joma wuoyo kodi maber kendo ginyisi gima onego giti gima onego otim eyo maber eyo mamuol . Gimiyo tijni bedo mamit kendo tich mar mor kabisa .

E yi aluora ma antiere, jok makelo nede suna kele nede mek suna kendo gimiyo jotelo mek gweng' ma antie. Gimiyu chief suna gi kendo chief pogonej. Ji te mani e gweng'. Jomogo bende imiyo jaduong' gweng' kendo jaduong' gweng pogo ji te manie yi aluora wa no manie yi gweng'. kendo mae dhi konyo jogi mondo kik suna ka gi gotieno sama ginindo. Kendo miyo ginindo nindo moro maber kabisa. Koro tuo mar malaria tuo malandore mang'eny. Kisebedo gi net mari to yo machielo minyageng'o go tuo ni, ka nitie kumoro amora e aluora mar odi mani gi kuma pi mochung' nitie. Onego igol pig no oko. Nikech pi kanyo e ma suna gi dhi to nyuolore. Pi e odgni kendo pi e kuma ginyuolore to gi aye. Wach machielo kendo ka odi nitie lum ng'eny ahinya onego ikaw ofwachoni tidhi bet lum mondo kanyo obed maler. Nikech lum kuonde gi e kuonde ma suna gi ponde kendo gibironi gotieno to gikayi. Ka nitie bunge, bunge gini gimbe onego igolgi mondo kik suna gi bed kuomgi. Moloyo bed gi net.

TV noland maber kendo ne an gi mor sama ang'iewe e jouso moko mag ong'we yamo. To bang'e ok okaw kata ndalo adek to TV ni nokethore. Koro e kwayo mara ne jok mane ousa na TV ni kuyie to udwogna omenda mara mane achulou. Nikech nupuoyo tipo ni maber nuwacho ni ma TV maber, TV mabudho. To dhoga nodhi omoko ka bang' kinde mathin to TV okethore TV ok ti. Koro en kwayo mara gi muplo ni kunya yie tu duogna omenda mondo okaw TV maru. Kata kunyalokona TV moro umiya TV maber matiyo abro goyo erokamano. To moloyo ana akwayo mana kony maru nikech nusoko wang'a gi TV kuwacho ni ma TV maber. TV ma nyangafu. TV matiyo meber. To bang'e naneno na ayuag ang'e nikech TV ok okaw kata ndalo adek. Koro kunya yie tuduogna omenda mara mondo ang'iew go TV machielo machielo mondo ukaw Tifu. Kata kunya yie tubi kanitie gimoro ma wad akia e tifu ni tunyabiro mondo ukanya nono wach ni e yo matut. Ero uru kamano.

Ka dipo ni ing'iew gimoro to bang'e ineno ka giming'iew ni ok mori koko ni paro ni odhi mori. Kata nyamabedo ni giming'iew no ok okaw ndalo mang'eny to ose mana kethore. To oyieni duoko gini kuma ni kawe. Kendo gimitimo to mana risidi maning'iewe go cha emikawego ti duoko girino e box kuma ne entie maber ikete maber. Titing'e kendo iduoke kuma nigole kidhilero jogo gimotiomore. To gidhi yieni mondo gokaw gino gilosnigo kata giduogni omenda mari mondo koro ibed mamor mondo kik idhie asara. Koro en tich mayot. Ikawa kawa gino tiduoke. Kiseduoke, Iting'o risit kata kitambulisho kapo ni ingo tiduoke go todhibedo mana mayot kamano.